Maya metagwo managu, marĩa mahandagwo, kũruga. Makĩhandwo, magacoka magatuo, ũgakera, wakera noũthambie mbere, kana ũthambie thutha, oũrĩa ũkwenda, but wakĩrĩkia macio mothe, ũgakera, ũkaruga, makarĩa ngima, kana makarĩa rĩngĩ ona mũcere, kana ũgagĩtukania na nyeni ingĩ.

Gĩthomo gĩa CBC ti kĩũru kwa ihinda rĩrĩ tondũ angĩkorwo mwana waku ndaranyita ndarakorwo akĩnyita mathomo marĩa mathomithagia kĩrathi gĩthomo gĩa CBC nĩkĩrateithĩrĩria tondũ kĩna maũndũ ma gũthondeka indo na rĩngĩ mwana waku angĩkorwo ndaraigua gĩthomo rĩ no athiĩ kadarathi ĩyo ĩngĩ athondekage indo iria cirathondekwa kwa ihinda rĩrĩ ta mwana waku nowakorwe na kĩheo wa gũthondeka kĩndú agĩthondeka kĩndũ gĩgatwaro yaani gĩgathi kwendio nake akahota gũkorwo na kĩndũ na mbeca, rĩu ũndũ ũcio nĩu ũmwe CBC turona nĩnjega tondũ ona nĩciratũma ciana cikorwo na maũndũ maingĩ.

Ici nĩ mboco, cihandĩtũo mũgũnda, na ciakĩhandũo mũgũnda, cihandagũo na mĩtaro, ũũ tũrona nĩgetha ciatua gũkũra rĩ, ciaruta mĩciiri rĩ, cikahota kũĩarĩra. Na ciahota kũĩarĩra ciagĩkũra nĩ cicokaga cigakĩgethwo. Rĩngĩ no ciũmĩre mũgũndainĩ kana wacigetha ũke ũciũmithĩrie gũkũ mũciinĩ, ũcoke ũcihũre. Na mboco ici nĩ cicokaga cikaruga gĩtheri, kana cigagĩkĩruga gĩtoero kĩa ngima, kĩa cabaci, kana kĩa mũceere. Na hau nĩho ũgũkĩigua cama wa ũrĩmi waku.